Rĩera nĩ rĩgĩkoretwo rĩgĩkorwo rĩkĩgarũrũka na njĩra nene, bũrũri-inĩ wa Kenya. Arĩmi aingĩ nĩmakoretwo magĩethana na njĩra cia kũgitĩrĩria kana kũĩgitĩra kũũmana na ũgarũrũku wa rĩera. Njĩra ĩmwe ĩrĩa ĩhĩmbĩirio nĩ arĩmi nĩ ũhoro wa kũiga irio mathitoo, ũũ atĩ rĩrĩa gwakorwo kwĩna riũwa ineene, arĩmi matigũkorwo makĩaga irio cia kũrĩa, bũrũri wĩwothe ndũgũkorwo ũkĩaga irio. Mũno mũno bũrũri-inĩ wa Kenya, nĩ kũrakorwo na kahinda mũno mũno kuuma mweri wambere njanuari, ngina tuge April nĩ gũkoragwo gũgĩkorwo na riũwa inene, na kwoguo akenya aingĩ nomakorwo atĩ matirĩ na irio cia kũrĩa, no rĩrĩa bũrũri wakorwo, kana arĩmi makorwo makĩiga irio ciao makũmbĩ-inĩ, nĩmakoragwo makĩgitĩra na gũgakorwo atĩ, andũ matinakorwo makĩgiĩka kwona irio cia kũrĩa, na mabataro marĩa mangĩ. Oho, arĩmi, nĩmakoragwo makĩiga irio cia ng'ombe makũmbĩ-inĩ, tarĩu kana ma store -inĩ, kana silage, irio ta thara ũũ atĩ rĩrĩa gwakorwo kwĩna riũwa, ng'ombe itigũkorwo cikĩaga irio ciacio cia kũrĩa.

Mathĩna marĩa arĩmi makoragwo magĩcamania namo mwena-inĩ wa ũkũria wa irio na kũiga mahiũ, nĩ mathĩna ma ng'aragu. Mweri-inĩ ta rĩu wa kuuma January nginya April, nĩgũkoragwo gũkĩgĩa na rĩũa inene, na kogwo rĩũa rĩrĩ rĩgacũngĩrĩra kwaga kwa irio mĩgũnda-inĩ, na gũcũngĩrĩra ng'aragu nene ya andũ ona mahiũ. Oho rĩrĩa gwakorwo kwĩna ng'aragu mweri ũyũ wa January nginya mweri wena, ng'ombe nĩ ikoragwo cikĩaga hinya, na gũcũngĩrĩra mahiũ maya gũkorwo makĩaga hinya nginya wa gũkĩra. Na gũgakorwo atĩ nginya ng'ombe ici citirakorwo cikĩruta iria ũrĩa ciagĩrĩire gũkorwo cikĩruta, na kogwo gũcũngĩrĩra hathara nene. Oho, mathĩna marĩa mangĩ arĩmi macungagĩrĩra, nĩ gũkorwo mwaraho wa mbura. Rĩrĩa mbura yakorwo ĩkĩringa, nĩ gũkoragwo gũkĩaraha maaĩ, na maaĩ maya rĩrĩa makorwo makĩaraha magakua irio o hamwe na gũcithũkangia na njĩra nene mũno. Oho mbura nene rĩrĩa yaura, nĩ ĩrehaga hathara nene kurĩ mahiũ, tondũ mbura ĩno nĩ ĩkuaga tĩĩri na gũcũngĩrĩra hathara nene mũno. Kogwo arĩmi nĩ mabataire gũkorwo magĩĩbanga na njĩra nene kũgirĩrĩria hathara ya rĩera.

Mathĩna marĩa arĩmi makoragwo magĩcemania namo ee mwena-inĩ wa ũkũria wa irio na kũiga mahiũ, nĩ ng'aragu. Mweri-inĩ wa njanũari nginya wa kana, nĩgũkoragwo na riũwa inene mũno, rĩrĩa rĩkoragwo rĩgĩtũma kũgĩe na ng'aragu nene. Riũwa rĩrĩ nĩrĩkoragwo rĩgĩtũma irio iria ciĩ mĩgũnda-inĩ ciage gũkũra wega, na gũcũngĩrĩria hathara nene. Oho riũwa nĩrĩtũmaga irio cingĩkorwo ciĩ mũgũnda-inĩ cikorwo cikĩũma, na koguo kũnyihia maciaro. Oho, rĩrĩa gwakorwo kwĩna riũwa kana ng'aragu, ng'ombe kana mahiũ nĩcikoragwo cikĩremererwo, tondũ citikoragwo na irio cia kũrĩa, na koguo igakorwo atĩ citirĩ na hinya nginya wa gũkĩra, oho citikoragwo cikĩruta iria, na koguo nĩirehaga hathara. Oho rĩrĩa kwĩna mbura nene ya mwaraho, mbura ĩno nĩ ĩkoragwo ĩgĩthũkangia irio, kana gũcihumbĩra ohamwe na gũkuwa irio, oho ũyũ nĩ ũndũ ũkoragwo ũkĩrehe hathara nene cekta-inĩ ĩno ya ũrĩmi. Oho, mbura nene nĩ ĩkoragwo ĩkĩhumbĩra kana ĩgathũkia nyeki ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩrĩo nĩ mahiũ, na kwa ũguo ng'ombe kana mbũri, citikoragwo ciĩna kĩndũ gĩakũrĩa, gũcũngĩrĩria hathara.

Njĩra ĩrĩa tũngĩhũthĩra gwĩtĩkĩra, kwĩgitĩra kuumana na ũgarũrũku wa rĩera wa Kenya na njĩra ya gũtigĩrĩra atĩ mĩgũnda itũ nĩ ĩrathiĩ nambere na kũgĩa na maciaro, nĩ njĩra ya wenji wa marima ma maaĩ, kana borehole. Maya nĩ marima marĩa makoragwo makĩruta maaĩ, ona rĩrĩa kwĩna riũwa rĩhiũ, kana rĩrĩa kwĩna msimu wa ng'aragu. Rĩrĩa riũwa rĩara biiũ, na marima maya onakorwo maaĩ nĩ makoragwo marikĩire, nĩmakoragwo makĩruta maaĩ, na maaĩ maya nomateithĩrĩrie, nomateithĩrĩrie ũrĩmi, tondũ maaĩ, maya mangĩ connect wo na njeti kana na generator, nomakorwo magĩ pump maaĩ na njĩra nene, na gũtigĩrĩra atĩ, mũgũnda itũ ndĩnakorwo ĩkĩũma, na mĩmera nĩyakorwo ĩgĩthiĩ nambere gũkũra, ona rĩrĩa kwĩna riũwa. Koguo ĩno nĩ njĩra ĩmwe tũngĩhũthĩra. Oho wenji wa mandemu maya manene, nomahũthĩke, oho ngĩna njĩra ya kũiga maaĩ matangi-inĩ, noĩhũthĩke, na rĩrĩa twakorwo tũkĩiga maaĩ, notũtethĩrĩrie tondũ ona rĩrĩa rĩakorwo rĩkĩara inene, nĩtũgũkorwo tũkĩgitĩra kuumana na ng'aragu, na mĩgũnda itũ ĩgakorwo ĩgĩthiĩ nambere na kũgĩa irio, ona rĩrĩa

Kabira ta Maathai, nĩ ĩkoragwo ikĩrĩithia na njĩra ya gũtinda ĩgĩthamathama kuuma gĩcigo kĩmwe nginya kĩrĩa kĩngĩ. Ũũ nĩ ũndũ ũteithagĩrĩria, tondũ rĩrĩa riũwa rĩakorwo rĩinene, heicigo ikoragwo ciĩna nyeki, na he icigo citakoragwo na nyeki. Koguo, rĩrĩa kabira ici kana o mũndũ wothe angĩkorwo akĩhũthĩra njĩra ĩno ya kũrĩithia nĩyo ĩtagwo Nomadic Pastoralism, no akorwo agĩteithĩrĩrĩa ng'ombe tondũ itigũkorwo ikihũta, tondũ mũno mũno msimu wa ng'aragu, icigo tarĩu cia kũu rũgongo wa bũrũri, nĩ gũkoragwo gwĩ kũmũ mũno, na nĩkĩo aikari a kũndũ kũu moyaga mahiũ mao, magamathamia makamatwara kũndũ kũrĩa kwĩna nyeki nyingĩ, nakoguo gũteithĩrĩria mahiũ maya gũkorwo matihũtaga. Oho, rĩrĩa mũndũ akorwo agĩthama kuuma gĩcigo gĩkĩ nginya gĩkĩ kĩngĩ, nĩakoragwo akĩgitĩra ng'ombe kuumana na wagi wa maaĩ, tondũ heicigo cĩkoragwo cikiũma na gũgakorwo gũtirĩ maaĩ ona hanini, ona hanini, nakoguo gũcũngĩrĩra hathara nene. Koguo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akorwo akĩrĩithia na njĩra ya gũthama kuuma gĩcigo gĩkĩ nginya gĩcigo gĩkĩ kĩngĩ, nĩakoragwo agĩteithĩrĩria mahiũ magakorwo atĩ matirahũta na njĩra nene.

Kũrĩithia ũgĩcenjagia, kwa mũhiano harĩ ũrĩithagia na njĩra ya gũthiũrũrũka icigo ngũrani, kũhũtagia marĩa matũrigicĩirie ũũ atĩ, rĩrĩa andũ makorwo magĩthama kuuma gĩcigo kĩmwe magĩthiĩ gĩcigo kĩngĩ, nĩmakoragwo makĩnyihia nyeki, na oho, rĩrĩa ng'ombe ciakorwo cigĩthama kuuma gĩcigo kĩmwe ngina kĩngĩ, cikoragwo cigĩthũkia marĩa matũrigicĩirie tondũ noikorwo igĩthũkangia mĩtĩ, ũkĩrora kũrĩa ng'ombe icio ikoragwo ikĩgerera, igakorwo igĩthũkangia mĩtĩ, nakoguo igakorwo ikĩthũkia marĩa matũrigicĩirie. Oho, kũrĩithia kuuma gĩcigo gĩkĩ nginya kũrĩ kĩrĩa kĩngĩ, nĩ, gũkoragwo gũkĩrehe ũnyihu wa maaĩ, tondũ rĩrĩa mĩtĩ ĩyo yakorwo ĩgĩthũkangio, na mĩtĩ ĩno nĩyo ĩkoragwo ĩkĩrehe mbura, mbura ndĩgũkorwo ĩkiura, nakoguo nĩgũgũkorwo na ng'aragu nene mũũno, ũũ ũndũ ũyũ ũgacũngĩrĩra gũthũkio kwa marĩa matũrigicĩirie. Oho maaĩ rĩrĩa maninwo, gũtigũkorwo na maaĩ ma andũ makũhũthĩra, nakoguo oho marĩa matũrigicĩirie nĩ megũkorwo magĩthũkio.

Mĩrigo ĩrĩa yakĩmbeca arĩmi magĩte nayo, nĩũndũ irio kwaga gũkũra, mahiũ kũũra, kana thogora wa indo cia ũrĩmi kwongerereka nĩũndũ wa wongerereku wa rĩera, nĩatĩ, mahiũ kana irio nĩcio arĩmi makoragwo makĩĩrĩgĩrĩra mũno, kũ cater mabataro mao mothe. Koguo rĩrĩa mogarũrũku marĩera moka, ng'ombe cigakorwo cigĩkua, mahiũ magakorwo matirakũra wega. Nĩgũkoragwo na mũrigo mũnene mũno wa kĩmbeca, tondũ arĩmi aingĩ matikoragwo makĩhota gũĩkimu mabataro mao, makĩrĩa gĩothe marabatara. Koguo nĩmagĩaga mũrigo, tarĩũ mũrĩmi angĩkorwo ena mũrutwo wĩcukuru, na nĩ aranatara bithi, mũrĩmi ũyũ nĩegũkorwo na thĩna mũnene, tondũ ndegũkorwo na kĩndũ kĩngĩ gĩakũmũhe bithi, nakoguo agakorwo akĩgerera ihinda iritũ mũno, rĩa gũetha bithi. Ũũ nĩ ũndũ ũrehaga mũrigo mũnene mũno. Oho, rĩrĩa gwakorwo atĩ, irio kana ng'ombe, kana mahiũ nĩmathũkangio, gũtikoragwo nginya, mũrĩmi ndakoragwo akĩona ngina tarĩu irio cia kũrĩa, na ũyũ nĩ mũrigo ũngĩ arĩmi macungagĩrĩra.

Maũndũ marĩa maumanaga na kuongereka kwa ngaci ya kambuni, kambuni kũri mũkurĩre wa mĩmera ni atĩ, mĩmera rĩrĩa irakorwo ĩgĩkũra ni ĩhuthagĩra kaboni na ĩkarekereria rĩera ria oxygen rĩrĩa rĩkoragwo rĩkihuthika ni andũ kũhuhia. Maoni makwa nĩ atĩ rĩrĩa ngaci ya kaboni ya carbon monoxide yakorwo ĩkiongerereka nĩgũkoragwo na, mĩmera nĩkoragwo ĩgĩthii na mbere gũkura na njĩra njega, ũkiringithania na rĩrĩa gũtarĩ na ngaci ĩno ũũ ni atĩ, ũũ nĩũndũ mĩmera nĩkoragwo ĩkĩbatarania ngaci ĩno gũkorwo ĩgĩkũra wega, nĩgetha kĩndũ kia, kĩrĩa gĩtaagwo photosynthesis kana mĩmera gũkorwo ĩgithondeka irio gĩthii na mbere no nginya gũkorwo kwĩna rĩera ria carbon monoxide koguo rĩera rĩrĩ nĩ rĩera riega mũno na ni rĩera rĩ bata mũno harĩ mĩmera gũkura wega. Rĩera rĩrĩ ni rĩrĩ bata mũno na rĩngĩnyiha mũno, mĩmera nĩgũkorwo ĩkihuka na gũtigũkorwo na mĩmera ĩgithondeka irio wega.

Mogarũrũku ma rĩera rĩa o mũthenya mahũtagia imera cia kũhanda na kũgetha ũũ atĩa, arĩmi tarĩu a kaũntĩ ĩrĩa nyumĩte ya Nyandarũa, makoragwo makĩrĩgĩrĩra mbura ya mũringo, ĩrĩa yuraga mweri wena, nĩgetha makorwo makĩhanda mbembe, na waru, na mboco. Rĩrĩa kwagĩa na mogarũrũku marĩera, ũũ nĩ atĩ, mbura ĩgakorwo ndĩraura, mweri-inĩ wa ĩna, ũgakora mbura ĩraura mweri wetandatũ, ũũ nĩ ũcerithagĩria arĩmi, na magakorwo makĩhanda mbembe ciao marĩ acerere mũno, na ũũ nĩ ũndũ ũcũngagĩrĩra, oũrĩa mbembe ciahandwo ciĩnjerere, noguo cikoragwo cigĩkũra mbandũ cicereirwo, na ũũ nĩ ũndũ ũrehaga hathara nene, tondũ ciacererwo arĩmi citigũkorwo cigĩkũra kahinda karĩa kagĩrĩire, na koguo matigũkorwo makĩona bainda ĩrĩa makoragwo makĩrĩgĩrĩra. Oho mbura ĩno nginya noyage kuura, gũgakorwo kwĩna ng'aragu nene, na koguo ng'ombe kana mahiũ marĩa mangĩ cigakorwo cikĩaga gĩakũrĩa, na gũcũngĩrĩra mahiũ maya gũkorwo magĩkua, na kũrehe hathara nene mũno, sector -inĩ ya ũrĩmi. Kwoguo maya nĩ maũndũ

Mogarũrũku ma rĩera rĩa o mũthenya mahũtagia imera cia kũhanda na kũgetha, na njĩra ya ũũ atĩ, arĩmi tarĩu a kauntĩ ya Nyandarũa, nĩmakoragwo makĩĩrĩgĩrĩra mbura ya mũringo, ĩrĩa ĩkoragwo ĩkiura mwerĩ wa kana, nĩgetha makorwo makĩhanda mĩmera yao. Rĩrĩa gwakorwo kwĩna ũgarũrũku wa rĩera rĩa o mũthenya, kana mbura ĩgakorwo ndĩnaura ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, nĩgũtũmaga arĩmi macererwo kũhanda. Tondũ rĩu arĩmi mangĩkorwo mahandaga gatagatĩ wa mwerĩ wena na wetano, na rĩngĩ mbura ĩcererwo yage kuura hĩndĩ ĩyo, nĩ magũkorwo magĩcererwo kũhanda, na koguo kĩmera kĩrĩa merĩgagĩrĩra, gĩkaga gukorwo gĩgĩkinyanĩra. Koguo, na rĩrĩa makorwo makĩhanda macereirwo, oho noguo makoragwo makĩgetha macereirwo, nakoguo nĩgũthũkagia kana gũgathũkia mũtaratara wa arĩmi, kana macererwo nĩ kũrĩma, kana kũhanda ihinda rĩrĩa mabatiĩ gũkorwo makĩgetha, magakorwo matirĩ na irio, na ũũ nĩ ũndũ ũcũngagĩrĩra arĩmi acio gũkorwo makĩhũta, na njĩra nene.

Mogarũrũku ma ũrĩa mbura yuraga, nĩ mahutĩtie mĩtugo ya ũrĩmi na njira ũũ atĩ, arĩmi nĩ makoragwo makĩĩrĩgĩrĩra, tarĩu a kauntĩ ya Nyandarũa nĩmakoragwo makĩĩrĩgĩrĩra kuura kwa mbura mweri-inĩ wena, kana hau wendano. Rĩrĩa mbura yakorwo ĩgĩcererwo na kuura tarĩu mweri wetandatũ, nĩ ũthũkagia mũtaratara wa ũrĩmi, tondũ rĩrĩa arĩmi makorwo makĩhanda macereirwo, nĩ makoragũo makĩaga irio gwa kahinda kaigana, ka mĩeri ĩiganaona, tondũ magakorwo makĩhanda macereirwo, nakoguo irio iria mangĩkorwo meigĩire stock, cikaga gũkinyanĩria hĩndĩ ĩyo rĩrĩa marabatara. Koguo, kana ningĩ mbura ĩno no, ĩkorwo ĩkiura gatene, ĩkaura tarĩu njanuari, arĩmi matiĩbangĩte, matirĩ na mbegũ, matiharĩrĩirie mĩgũnda kana mĩgũnda ĩno tarĩngĩ ĩna irio ingĩ, mĩthemba ngũrani, ũũ nĩ ũndũ ũkoragwo ũgĩthũkia mũtaratara wa ũrĩmi, na gũcũngĩrĩra hathara nene. Tondũ arĩmi matigũkorwo na irio cia kũrĩa, na oho, nomakorwo matirĩ na mbegũ cia kũhanda, kana mbura yaura kahinda gaka ndĩgũkorwo ĩkiura rĩngĩ rĩrĩa arĩmi mebangĩte.

Mogarũrũku ma rĩera, mahutagia gũtamba gwa tũtambi na mĩrimũ ya irio, ũũ atĩ ta rĩu mbura ĩ rĩrĩa mbura nene yakorwo ĩkiura, nĩ gũkoragwo gũgĩtamba tũtambi kana nĩ gũkoragwo na tũtambi tũingĩ, ta rĩu tũtambi twĩtagwo ngũnga, tũtũ nĩ tũtambi tũkoragwo tũgĩtamba mũno rĩrĩa mbura ĩ nene mũno kana mbura ya mũringo ĩ nene mũno, noyũ nĩ ũndũ ũcũngagĩrĩria hathara nene tondũ arĩmi makoragwo magĩbatarĩkana kũgũra kũgũra ndawa cia tũtambi, na ndawa ici nĩ irĩ goro mũno, na mũrĩmi rĩrĩa akorwo ndarĩ na irio nyingĩ ndagũkorwo agĩkorwo akĩrĩhĩria mbeca ici, noyũ nĩ ũndũ ũcũngagĩrĩria hathara nene. Oho mogarũrũku maya ma rĩera nĩ mahutagia gũtamba gwa tũtambi tondũ rĩrĩa kwagĩa na riũa nene , irio ta waru nĩ ikoragwo ikĩgĩa na tũgunyũ, tũgunyũ tũtũ nĩ tũbataraga ndawa, na ndawa icio nacio ciĩ goro, oho rĩrĩa gwakorwo kwĩna riũa inene, irio ta rĩu tũtambi tũtũ tũtikoragwo na gĩakũrĩa na koguo nĩ tũrĩaga irio iria arĩmi makoragwo mahandĩte na njĩra nene, na koguo gũcũngĩrĩra hathara nene kũrĩ arĩmi a irio icio.